Ole imuche anetita chito sikobit konai olekimuche keaita boisyoni koyachei kinet olekinyorchin amitwokik chebo tyongik chutok amu meche ribset neo akoker kole katech kot neo neimuchi korib taritik chutok amu ngerib komye kotinye melekwek kotinye kamanutiet neo kora amu yakarib chito kotinye melekwek mising sikonai akobo myanwokik kora sikonya inendet sikobit komameiyo taritik chutok

Kiit nenyone metitnyun inaker inoni akere ale miten yu piik che kituya ge. Pichuton ko tagu kotindai poipoyet neoo amun tagu en togochikwak kole poipoi pichuton. Imuche kora apwati ale imuch koyapun kanisa pichuton amun tagu kele kaiumak en pii neo kot ne oo ne imukakse ko kamiten yotok kotieni ak kong'alalchingei akopa ng'alek chepo Jehova. Kora konyone metinyun amun agere ene yu piik che terter. Miten agot piik cheu kiplelachek amu agere in ere yu noton. Ko tagu kele ichu ko iik che kaituyagei, piik che tindai chamyet ne oo, notok ne kayae kotuyagei asikoit kopaiaitun tugul. Iparu kole mamiten ki neo sasishet ako imuchi koyae pichu poishet ki agenge. Ngunon kiit nenyonen metinyun ini neo kora missing en yu ko meng'ishet ne kimeng'ishe kip agenge.

ndaager boisioni abwati akobo toretet nekimuche ketoret lagook chemaimuchegei. amunenyu ageere kiplelachek anan taek cheabot ematunwek ap sang' kochame lakwet nemi yu akotoreti amun toku kele miten tuguk cheigochin. kokona niton abwat miising' akobo lagook cheimuch koseretos chematindoi kwanisiek anan otkamatik chemakchingei toretet neoo. ko ngunon biichu kotoku kele toreti lagoochotok amu mite lagook chemite en nyalilwogik chematindoi tuguk chemuchi kotoretengei cheu amitwogik, cheu ngoroik, cheu otolerue anan ot konyorchigei somanet, koeeneton komuche kotoretany biikcheuchu toku enreyu chemaran ko kiplelachek chekatiny kityo mugulelwek chekororon akobwat kotoret lagook cheuchutok. ngunon kiinenyonjoi in metitenyu ak kiit neabwati, ageere akobo toretet nekitoreti lagook anan ot ko biik chemaimuchegei en sabet

kiit nenyone metitnyun enreyu konyone metitnyu chamyiet nekiboorchin lagook anan riibset nekeribe lagook chemengechen. amun enyu ageere kamit nekanam lagook aeng' akobaibai lagochootok miising' kokonu niiton koboor akobo chamyiet netindoi sigindet akobo lagook. imuche kora amun lagochuton komuchon kokakitoreti amu nyonjwai kabwatet ko mara kaama nikanam lagoochu kokatoreti lagoochuton amu imuch komatindoi sigiik anan kora komuch kora silagochuton komatindoi kwan nda kokamet. kobooru kole mite chamyiet neo nekaiboorchi lagook .kora konyonjoi kabwatenyun ale ribootin miising' lagoochu amun ndageer olekailaktagei ak olekatepto kobooru neton kele tendoi riibset neo akonyorchingei tuguk cheamatin. ngunon elagoochuton kotoku en baibaiyet netindoi en togochekwai koboru noton kele ribootin akomiten komyie

ndogeer boishoni obwoti agobo tililindo negiyoe neyoe barnotiik iih en emet, amun en yu ogere barnotik chegolokyi eunek kwaaktuguk chegiterengee ooh kanam kora kiit iih negimuche kora kindoo tuguk chekiwoote en oreet iih ana ko en elegibunote, noniton iih kogonon abwaat agobo tililindo nemiten anan neyoche keribe , koraa kogonon abwart iih agobo boishet iih neyoe barnotiki iiih en met amuun ih miten barnotik chekigilewen sigobiit iih koyai boishoniton ak komuuch oot konyorchigee chepkondook, koraa ko kiit nenyonchon en niton konyonchon boishet nebo kipagenge anan iih elekimuche ketepto en kipagenge amuun en yuu kotogu biik iih cheboiboen ago bendote tugul koyoe boishonik kotook kele miten kipagenge ago miten chomyeet kwenenywaan, ko kiit nenyonchon mising en yuu ko boishet neegimuche keyai boishet tugul kipagenge ak en chomyeet kora kouu non iton ak keyai tililindo.

Ndaker baishoni kokit nenonchan kabwatutik kokanetishet neimuche Kente bik cheyechen anan ko barnotik amun en Yu agere kit nekisire akomiten ngalek chekakisirchi yoton kosire kanetindet ako en Yu komiten ta kanetindet ak nemara kinete ngunon nyonjan en yuton kabwatet Nebo kanetishet neimuche kinete bik akoba Sabet Nebo ingunon amun miten kanetishoshek cheimuche kenete bik akoba Sabet Nebo inguni neimuche okot kibaishoitoi rabishek Koyelekimuche keribto okot lagok kot ko sikik chekinete elekimuche keribto korik ak tuguk chechang ngunon mondo neamwae cheabwati maker amun agere kanetishet agagere nekineten Kotak Kole miten chechang cheimuche kekon chekinete komii kit neketiemenkibarchi sikobit konai agoguiyo kiyoton

en yu ko kiit neogere ak agoi neobwoti ogere ogaobo boishet nebo muswoknotete ab kasari negimuche yoen tuguuk ketesen tuguk amuun ogere kiit negitesen tuguk, calculetait iih negimuche keyoen iih hesabushek chebo tuguk iih chegokiyoe cheuu rabishek, amuun oot en yu ogere rabishek, ko kiit neobwoti agobo niton iih ogere ole miten boishet negeyoe rabishek iih kinyite keleln toata rabishek iih chemiten ak ketese, kora en yuton ogere kora sait kogonon niton abwaat agobo boishet nebo muswoknotet nebo kasari negogoit iih negemuche kegere sait keboishen sait iih negigeyai mo nebo asisita, amun konu niton abwat anai komyee ole kogobois ngaleek ab muswoknotet ago niton kogiit nenyonchon kabwatet en yu obwoti agobo boishet nebo bengishek, amuun nigeer en yu rabishek ak igeer calculetait inoni ko non kiyoen iih hesabushek chebo rabishek mononkimuche keboishen en sugul niton.

boishoni elekiyoitoo en kokwet nyuun keibu ketik iih amuun koron kesore ketiik en oleloo sigeib iih anyogetechen, ngunon nogeer kii ko koot iih non menye lagook che ngetiik iih yoon kabagayatita, ko niton iih kocheteche ko teche choton amuun kasiit nywan ko kosoor ketik iih en osneet iih ak koib iih ak nyagelum sigobiit iih ketech, ngunon boishoni ko yuton elegimuche keriben kichanaek chegakiyatita en ireyuton iih agi kasarta nagait komong, niton iih ko agenge en sobet elegibune en sobet amun yoche yon kagoet lakwet ne ngetet, ago kora komoboto chetibiik ngunon ngetiik iih ichegen iih chemuche koteech koiton iih ak keyatita en yuton, ak kobuur en yoton, tun yongagoong iih ko kagewolchi kainet koek murenik chemuche koyai boishonik ichegen iih en kabwatenywan.

kiit netesetai en ireyu ogere barnotik iih ak iih koboru kora otebet nebo betushechu, kiit netesetai en ireyu otogu kele imuuch iih komiten lagok chuton eleuu ndonyo anan ko suguul iih, ko kit neogere inei mising en ireyu neomuchi amwa ogere agobo chomyeet nebo betushechu anan ngaleek chebo chomyeet amuun gere enireyu elegoborundo kichanek chemiten ireyu agobo chomyeet, neogere kijanayat nemurenik iih ak nechepto, kogoboor kotonoso twaan iih ago mii elegoborundo kora eleboru kele tindo ngalek chebo chomyeet nebo betushek chu, ngunon niton iih ko kiit neanan kegere kogarararn kot mising lakini koma kiiit nagararan amuun imuche koib oot niton ngemisyet, ak kongem oot sobeet nenywan amuun imuche kotagochesan iih en boiboiyet nebo betushek chu ago en yoton iih konaam komanach kotagomingin ak koyaai,,

kiit netesetai en ireyu kotesetai solishet ab koriik, boishoniton iih ko boishet negiteche koriik iih ak kesole sigobiit iih kogororegitun ak kemeny, kora ogere en yu ole biik cheyoe boishoniton iih ko kobogorishek cheyoe boishoniton en yuu, ak kora kotogu kele miten lagook chemii, en yuton kora kotogu kipangenge nemii amuun iborugee biik iih chegaiyai bosihet en kipagenge koyoe boishoniton kosole koriik sigobiit iih kotok koriik chuton ak kogororegitun, iboru kora kele bichuton iih ko biik chetindo konetisyeet chenetotin amun elekagochoranda koi ko kachoran komyee neiboru kele ngomeen anan tindo ngomnotet bichujton, ngunon kiit netesetai en yujtonko solishet nebo koriik negisole koriik sigobiit kogororegitun ii, koriik chuton iih komuche kochon kigomoondoo konyogon=meny biik iih ak komuche konyogoluboni rabishek yeibata kila araweet, ngunon boishonoton ko kiit netesetai en ireyuu nibo tekseet ak salet.

en yu anae laitoriat nebo emet nebo Kenya nooton ko Ruto. en yuuton anae amun kageer komiten IEBC. kotook kele en yuton kokakimwae walutik chebo lewenisiet nekikiyai. nguno nany tindoi komonutiet neoo laitoriandaniton amun muche kopangan serkaliit nebo emenyon nebo Kenya sikobiit koyaak boisionik chechang' in emet nyon nebo Kenya. kikoyai kora boisionik chechang' cheu teksosiek chebo korik chebo lipanet nenyumnyum anan chekilipani en lipanet nenyumnyum. korichuton koikatekaten neloo akotoreti neranik akot chematindoi kasisiek amun ya ngiteche korichuton komuche koba abakosich kasisiek en yoton. kora kokikotoretok bik chekimenye ing'korik cheyachen kobwa korichoton chekororon akoichekilipani en rabisiek chemite ng'wuny miising'.kikoyai boisiet neo ako komonutiet nyi nooton kamwa

kiit neimuche kotesetai enre yu kotesetai tuiyet nebo biik chenin. imuche ko kandoik chebo boisionikanan ko chebo emet chekatuiyo anan akot kora koneranik chekatuiyo sikobiit keachi tuiyet. ngunon enre yu ageere kanetindet neineti kora biichuto enreyutok. kora komuche kinete konamgei akolekiyaitoi boisionik, muuch ko biichuton ko biik chebo mung'aret anan kochebo kampunit kokabwa yuton sikobiit koyai tuiyet en olemuche kopanganda kampunitnywai anan ngo mung'arosiek kwai. ngunon biichuton, ko biik cheimuche kokilewen kotononchi kia en oleyae en boisionik kwai. ngunon enreyuton kotesetai kanetisiet nekinete konai olekimuche kiyaitoi boisionik chootok. nguno boisionoton kokararan akokimuche keyai boisioniton okoten betusiek chechang' eng' kila.

Kit nenyone metinyun en ireyuu konyone metinyun lokok kii chebo sukul amun en ireyuu okere lokok kii chekailach ingoroik chekergee ako toku koraa korik kii cheyechen chekakitech en yuton kotok kele ireyuton nii ko sukul, nguno nii kit nenyone metinyun ko somenet nebo lokok kii chemengechen nii en sukulishek kwak. Nguno en sukulishek chuton nii kinete lokok tukuk chechangi okot chenomegee ak boishonik cheimuch nyokoyai yekokoyechekiyun amuni somenet nebo lokok chemengechen kotindo komonutyet neo en techet nekiteche ichek kechopchin akobo sobet tii nemiten tai amun sobet nemiten tai komoche ko kikotoo komie kotindo naet, ngomnotet ak kokoyet sikopit komuch sobet nebo yon kokeyet, ngunon en yuu koboru kele miten tesetai konetishet nekineten lokok en sukulishek chemengech.

kiit neobwoti ndogeer inoni, obwoti agobo otindenik iih ak konetisyeet neginete lagook amuun en yu ogere sigiik iih anan biik cheechen iih chegoibuur iih en ngecheret ak lagook iih chechang iih cheibure kora en ngweny iih ak togo negoinde oot euut barak ih neobwoti ole moche kowool iih tebutyeet anan komoche koteeb, ak en yuton iih kotogu kora anege en sigiik chuton iih kotindo kitabuut iih neinetishen, ngunon kiit nobwoti en en yu obwoti agobo konetisyet neginete lagook iih anan agot kemwochin otindenik, ngunon boishoniton ko boishet negararn nebo techet iih negiteche lagook en sobeet iih sigobiit konetkee tuguuk chechang amuun iih ngineet lagok iih koten komengechen iih ko yagagoechegitun komoimuche koutyeen ago imuche koek lagook chegororon mising.

boishoni bo minset nebo ketiik iih kobokomonutyet neoo en kokwet amuun iih boishoniton iih kotoreti en ngalek chebo itondoab emmet, amun iih yaan kagemiin ketik chechang komuche kowalak iih itondoab emet ak yeityo koitu ropta kotugul, amun iih yan magimin ketiik chewchang, komagimuche kenyorchigee ropta ago imuche konyo kemeut neoo ko yaan kagimiin ketik kotugul iih kouu noton komuche kowalaka itindo nebo emet, oot koristo neimuche kogoristo negararn neimuche kotoret chi en sobet amun ngenyoor emet anan kokwet nemomiten ketiik iih, koetu en yoton asenet neoo kot mising amuun imuche oot koit maranet iiih yan karobon amuun momiten iiih ketiik iih cheimuche koee beek anan kora komuche yaan kait usonet neoo komuche kobuut koriik amuun momii chetere

ngunon iih teta nebo iyotet iih koboru koborunoik chechang iih yaan kagomach korii, amuun iih inome oot tenyiton kouti mising agot ngichiunda kolopotote, ngunon koutot niton iyuti kotogu kole mokyingee teta ingo anan mokyingee riotet, koraa komuche komotonone tenyiton anan oot komaburi imuche kwendote kouuti, koyoe tuguuk chechang, koniton koboru amuun en mageet nemokyingee riotet , kora en chego komuche oot kobosok chego yaan kotaam kegee, imuche kobosok chego koboru kora niton kenai kele kagomach kori tenyiton, kora tenyiton iih koyoon kagonyorchigee kora tetea ingo anan eito nemuche koriksi kotonone kora tenyiton anan oot imuche kora kotwolchin amuun iih itwolchinote tuga igo, koboru kora niton kele moe riotet.

Iniker Yu abwati akobo kanyaiset Nebo sibitalishek amun en Yu agere koraa sibitalit neon Nebo homabay ngunon en yuton kimuche koraa kenyoe bik chetindoi mianwagik cheterchin ngunon abwati akoba kanyaiset amun okot en ireyu kotagu kora rabishek chechang chetagu kele imuch kokaimutu bik chemiandos ngunon abwati akoba mianwagik cheimuche koit konam okot emet amun miten mianwagik cheu okot chebo Beit anan komakinyorchingei kobek cheyachen kobaru niton kora kele ko niton ngunon ndaker abwati akoba kanyaiset anan okot akoba chanchanet neyache kechanchani bik amun konamgei ak mianwagik Chemiten county initon amun en homabay initon kotam kiname mianwagik chebo bek koyache kechanchani bik

Kit netesetai en ireyu kosautik chekisae amun en Yu agere islamiek cheiboru kora Kole SAE en ireyuton ngunon ireyu kotagu kele tesetai sautik chekeyae imuch kesae akoba emet akakoba teset ab tai Nebo Baishonik en emet ngunon ibaru yuton kele ireyuton ko kot neon neimuche kesaen agora komiten bik chetagu kele tindo kanetishet Nebo islamiek amun tagu en tuguk chekakeren metoek chwak amun tagu kokager metoek Kwak akeraisishek akoraa komiten bik chetagu kele imuch kotaek chematindoi kanetishet niton koimuch okot kokandoik chebo emet chekabwa sikobit kosa ak bichuton en betut niton ngunon kit netesetai en ireyu kosautik chekisae

Kit neobwotii ana nenyone metinyun obwotii akobo ripset nebo lokok kii chemengechen amun en ireyuu okere lokok chemengechen nii komiten kartasisiek kii chekokikochi konam iboru koraa niton nii akobo ripsetab nekiriben lokok ak en yoton nii okere bik cheyechen nii cheimuche kora ko kinete lokok chuton. Imuche anyi kotukuchu kokikochi lokok chuu anan kitabushek chuu kokikochi lokok chuu ko kitabushek chekokineten, imuch kikokinete konetishet konamgee ak kanisa anan nii ko konamgee ak ole kiteptoo ko lokok chemengechen amun en yuu komiten bik chetoku kele imuch komwalimuek ak koraa kit nenyone netinye nii ko imuch noniton ko chuu ko lokok chekokilewen sikopit ketoret bik chetyokotin kotoret kotoret lokok amun imuche ko komuche sikomai kotoret lokok chuton bichu.

Eng yu abwoti akobo namet ii nekinamei bik yan imuche kokayai lelutiet amun en yu kotaku bik anan asikarik ak Kamet kora nemangu NGO ako rire ako kora en yu komiten kora nyalilda nebune kora kamet notok amu toku olemang'undoi eng kot abwoti akobo kirwaget neo ak abwoti akobo ratishet netesetai eng emet ab Kenya olekiratitoi bik ak uinwek chebune bik akot bik chemengech cheimuchi kokayai icheket ak abwoti akobo nyalilwokik chenyoru bichuton

Indoker baishoni abwati akobo somanet Nebo muswaknatet anan somanet kora Nebo cbc amunagere lagok chemengechen cheabaishen kora computaishek kotag kele lagok chuton ko lagok chebo CBC somanet Nebo inguni amun en somananiton nikoitu ko lagok chemengechen kinete konai kobaishen muswaknatet ab kasari en somanywan niton any kotagu en olakere lagok chuton kobaishen labtobishek anan en kainet age kekuren computaishek chemengechen togu kora kele lagok chuton konai kobaishen amun tinye ngamnatet akoba olekibaishoitoi muswaknatet ab kasari niton kokonon abwati akoba kenyishek chebwanen tun koitindoi ngamnatet neon lagok kosir okot chemakinet

En yu ndager abwoti akobo banwek an oret akobo bik akobo meet ako baret ab lakok anan ko bik kwaak en Yiu konyonjono kabwatet akobo banwek ab oret ako en Yiu konyonjono banwek chekitun keyai koyaei barnotik akokikibar kora chechang ako yu ikerei kora kole mitei chito nekikibar kobichu kobendi akwai banwek ab oret komuche keyochi imanda nywa amun miten barishet ndager niton kotesetai tukun chechang akochang bik chekokebar mising akomeche bik Keachi Manda nywa

Kikowalak niton mising amun en kasari kokikemut bik anan ko chepkerchinik alak konamgei ak ng'alek chebo sikisiet kora ko en yuton kamakoyaei chitugul ako imuch konyorchikei toretet eng kasarta age tugul amu eng Keny kamekenependi akot sipitali kimuchi kotarei bik eng Kaa ako sich bik lakwet eng Kaa akotoret kora kametit Nebo eng yotok akotoretkei amuu matinye tukuk chekiboishen en sikisiet kou chekilokjin akot en eunek ako mi chepkerchinik cheyai boisyoni mising ak imuche pkeyai engset aketaret

En yu akerei lakok cheboishen simoit ako imuche simoini kobo sikik kwaak ngunoon in ire yu kotaku kole lakok Chu matiny komengech kokomuch koboishen simoit ngunoon iih taku kele en lakok chemengech Nguni koboru Kele lakok kokoboishe moswaknatet ab kasari kouniton ikekre Ile lakochu komiten tukun chekere en simoinoton akomiten tukuk cheyai eng simonotok chetoreti kora sikobit kotesak eng ngomnatet sikotestai ngomnatet eng tukuk cheyai amun sikonyor kanetet neinetikei tukuk chechang

Baishoni Koba kamanut en kokwet amun niton kotareti amun Ni kotaretishet nekitareti bik chematindoi kamuket akot cheseretos miten bik chechang cheseretos chematindoi okot yeleimuche koyaen kasit akinyorchigei amitwagik kotaretet neuni kotareti kokararan niton akoikochin bichuton kosabcho akichek akobaibaikitun en Sabet netindoi ngunon koba kamanutiet neon niton amun ngetoret bichuton komaimuche okot koraa kochorsa imuche kobaibaikitun akonyorchigei chekimache amun baishet neuni ko baishet nekararan miten kora baishet okot neba mungaret neuni nekemuche keyae mungaret kongeyai mungaret en oleu yuton ak kayaldechi bik tuguk komuche konyorchigei bik tuguk cheabaishen en Sabet Nebo inguni nguni koba kamanut baishet koimuche konyorchigei bik amitwagik cheimuche kwam kosabcho en Sabet

Kiit nenyone metinyinun en ireyu konyone metinyun somanet nebo lagok cheimuche kobo sugulisiek cheu sekondarisiek, amun ogere en ireyu lagok chebwone anan okot chebendi korikwak, ngunon en ireyu kobaru kole en yu kotseteai somanet nebo lagok, ngunon ii nyone metinyun somanet nekinete lagok chekakoyob sugulit ii nebo lagok chemengech akoba sugulit nebo lagok chegoigoi chekagoegit cheu sekondarisiek, ngunon lagochuton kotogu kele chon imuche kobendi gaa ak kobwone, lagok chemorue sugul, ngunon nyone metinyuun kotok kele imuch kora ko yuton ko biik kora chemiten nyweny kora en sobeet nebo emoni amun kotomara kotoruitos sugulisiek ko ngamun en sobeet nemiten nyweny en ichek kogochin noton koityi yuton, kararan kora niton amun imuche kobaa lagok sugul ak kobwone gaa nyogotuitos ak sigik ak konete sigikwak.

Kit nenyone metinyun konyone metinyun koristab taman ak sokol nekikaimuchi koim bik chechang amun kit nekeyaa sikopit abwat noton ana konyo metinyun noton nii ko ngamun en bik chekaker kutuswek kwak ak maskishek ako koraa ko koiburi kokochin amuni kii en kasaraton ko kimokinire kerikindosi okimokeyote kutit, kikikere koraa kutit tii ak maskishek nguni nii niton nii ko kite nekikoib asenet neo amun ndoker obwetii akobo tukuk chekitestai en yoton chechang amun ki en kasaraton komokipendotet Koko kirikigee koyoche komiten chito oleloo ak koraa kiib asenet neo amun okot sukulishek ko kikiker, nguno chekimokimuche koboishen muswoknotetab kasari kosomanen nii ko kinyolilyo chechang okiim emet amun matestai boishonik chechang en emet amunii en mioniton no koristab taman ak sokol. Ak koraa kit nenyone metinyun ko ofisit netesetai en yuton.

Bo kamanutiet neo boisyoni amun inginet lakok koboishen muswoknotet ab kasari en somanet nesomani kotakomengech kotaku kele yakakoechekitu kora lakochuton kotindoi ngomnatet neo ngunon ngekeerchin soman Nebo muswoknotet ab kasari ak.nebo keny KO ni kotinye kamanutiet neo eng lakok chetinye ng'omnatet neo amun ichek kinet ng'alek chechang mising cheimuchi kosirekei boisyonik icheket akomuch konai tukuk chechang akoi koechekitu

Kiit ne nyone metitnyun ndager inoni ko nyone metitnyun kanetishet ne kineti asikarik che yae poishet amun en yu akere asikarik che kineti koyai poishet. Ak kora konyone metinyun akopa kandoik che indochin kalyet amun agere kora ene yu piik che tononchin kalyet amun agere ine yu piik che tononchin kalyet ko nyuko kerate sikopit konai ole testai tai ngo kokotiny kanetishet ne yame pichuton amu en akere kandoindetnywan kowendi kosungukani asikopit konai. Ngunan kiit ne nyone metitnyun en yutan ko ripset ap kalyet amun pichuton koripiik chepo kalyet che ripei kalet en emet ko mugul. Ko tagu niton amu yan kakinet pichuton ko yan kakomang' ko muchi kotaret piik ene emet sikopit kong'amegitu piik ak korip piik kora en tuguk che chang' amun pichuton koyae poishet neo nepo rippset ap kalyet en emet.

Kit nenyone Meti nyu ndager ni agere akobo tililindo en emet akora konyone metinyu akobo kanyoiset ak boisyet nekikwai serekalit ab emoji konamgei ak kanyoiset anan ko tililindo nebo sabet Nebo bik amun en ire yu kotaku sibitalit nekinyoisen ako yuton kenyorchikei eng kokwatunwek che ngoit mnywanwokik cheu tingoek chekakoromitu mising kimuchi keba sipitaliniton akinyain kora kikotoret niton amun abwoti mising akobo chanjanet nekichinjoni lagok sikikwak amu lakok koyachei kechanjan kenyorunen kericho chutok ako kora kotareti sikisiet ab chebyosok

Kit nesetai en ireyuu kotestai tuyet nekimuche kengololjin bik kii chebo kokwet en olekimuche maran nii olekimuche keripto itondo nebo emet, koraa ko en yuu komuche kotestai tuyet tii nekimuche kinetet bik akobo Kalyet en emet amun toku ko kobur bik chechang en yuton nii akotoku kele miten bik cheindochin koraa boishonoton cheimuche kinete bik kokochi konetishet konamgee ok kit neketesentai amun kotko kinete bichu akobo ripset nebo itondo nebo emet koniton miten amunee Kakobwa sinyokeyaen nii olemiten uronok chechang amun uronok chuton chubo ketik ko kotoret bichuton sikopit kobur ak koyepit komopire koraa asista. Nguno nii en yuu kotestai tuyet nekineten bik chebo kokwet akobo ngoliot nenin netesetai sikopit kotoret ichek en sobet nebo nguno en sobenywan tukuk.

Tukuk chebo kamanut en iro yu ko tukuk chekinyorunen eng baanitok bo ngokenik komuche kora kenyorunen makutik chechang cheu keljinoik Che agenge kocheu mainik amun en agenge kotukul en yu kiumi mainik Che kimuchi yekakealda kenyorchikei chepkondok chekimuchi ketoretenkei kora kemoche kenyorchikei pendo nekimuche keam kora en yuton ngunon pendo kwa agenge ak keljinoik alak chekinyorunen baet ab ngokenik ak komuche kora kenyorchikei tukuk cheu mbolea keboishe en minutik yekakobiangso ngokenik keboishe choton koek en mbolea en mbarenik

en yu ogere biik iih anan iih masaek, che ribe kora tyongiik amuun en yuu ko katook iih tyondo negakome, neimuch iih kogabaar kemoeut iih anan kogabaar kiplogotinik, amuun iih en ireyuu kotogu kele miten ireyuu ribseet aiih alan iih elegeboen tyongiik, amuun ireyu kotogu tirita neoo ne eleboru kel yuto ko elemiten tyongiik, en yuton any iih ko kiit netesetai en ireyiu kotogu kel kokoet mising kemeut noton amuun noton amuune ko kagome tyonyi, amuun kigere kele momiten susweek chemiten ireyuton ko bichu kotogu kele bichu ko chemuche kobendote en yuton kora kotugul, amuun togu kele bichu ko mabiik kora chon bore tyongiik amuun oot en elekotebto ak tuguk cheibote kotogu kora kele biik chekororon chemuche koribe tyongiik chuton, biik cheuu masaek amuun ngenyoor masaek iih ko biik chemomogenki koonat tyongiiik, biik cheribe chechomo oot kora tyongiik sigere kora komii tyongiik emenywaan chechang.

ngomnatet nemiten iro yu koyachei ingen oleimuch inapte amun yachei itinye inaia inap amu ikere ile akirop kuniet neming'in aketes alak kotok kole yachei komitei ngomnatet ak karik chekiboishen en ro yu ko sundanut ak usit ak manila chuton KO karik chekiboishen amu sundanut keboishe keruten ak usin nigan kokakirutyi sundanut sikobit kerat arat

Kiit neobwoti ndoger boisioni obwoti agobo somanen nebo nguni amun en somanet nebo nguni nebo CBC ko somanet ne en atgan tugul kotesetai en logok, ngunon somanani komayoe boisiet neo mwalimu en lagok, kiit neyoe mwalimu en somananiton ii ndoger boisioni ko mwalimu ko kopangan kityo ak kogon ng'atutik cheyoche kisiib ko lagok any icheget cheimuche kotuyogen amun igere en yu ile kagituyo lagok che mara miten oengu, miten somogu sikobit kong'alolchigen kocheng' walutik ak konetgen okot olemuche koboisiotoen ,ngunon boisioniton nebo CBC ko boisiet neo, boisiet nekararan amun igochin niton lagok kong'omegitun kotesak ot en kabwatet amun yoche kotindo kabwatet neo ak kimnotet nebo kabwatet asikobit kobwat oleimuche koboisioto, kobwaat oleimuche koyaita boisioniton nebo tuguk chekiboisien en musong'notet, toreti niton lagok missing amun noe koboisien musong'notet ab kasari komyee.

kiit netesetai en ireyu kotesetai lagook iih kosomoni, ngunon imuche kotesetai lagook chu koyoe tuguuk chegokochi mwalimu, imuch komiten boishet negogochi mwalimu koyaai konoton any netesentai lagook chu koyaoe, amuun igere ile miten ineei kiit negere lagook chu, kotook kele miten tuguk chegokogochi amuun en inguni kimuche ooh kora kigochi lagok tyemutik keboishen oraniton nibo kegeer elegakoit iih en boishet neboishen muswoknotet ab kasari, ko ngunoon iih kiit netesetai en ireyu kotesetai lagoook chuton koyaoe kosibi tuguuk chekoborchi mwalimu nenywaan anan konetindet nywaan, amuun igere en ireyu ile miten inei tuguuk cheyoe lagook chu, kogere kotesetai kosomoni ngunoon kiit netesetai en ireyu ko somanet kosomoni lagook chu ak kogere kotesetai kosomoni, ngunon kiit netesetai en ireyu ko somanet nesomoni lagook chu ak kogere tuguuk chegakineet chekoborchi mwalimu ak koyoe tuguk choton, kiit netesetai en ireyu ko somanet iih nebo muswoknotet iih nebo kasari neboishen lagook chu laptobishek chemengechen en somanet nywaan, ngunon niton iih ko kitoret lagook chuton amuun igoin lagook chuton kotiny kabwatet neoo ak ngomnotet en boishet neboishen muswoknoton niton bo kasari.

En Yu ko kit nenyonen metinyun konyonen metinyun somanet Nebo cbc amun en Yu agere lagok chekayumak kobaishen kombutait en somanenywan koraa konyorchin metinyun somanet Nebo kasari nekibaishen muswaknatet Nebo kasari en somanet amun agere ale lagok Chemiten ireyu kosomani kobaishen labtoit noton kobaru kele baishet muswaknatet Nebo kasari en lagok chuton ngunon kit age nenyonen metinyun konyonen kabwatutik chuk somanet Nebo inguni amun inguni ketyeme keger Kole kakinet lagok konai kobaishen tuguk cheu simoishek anan okot tuguk cheu computaishek en somanenywan akokikotaret niton lagok chechangkongamekitun lagok akonai tuguk chechang cheimuche kotaret en sabenyun amun tuguk chechang inguni kechaben kora kebaishen simoishek kakebaishen computaishek choton ko muswaknatet Nebo kasari kikotaret tuguk chechang niton

Ndaker huduma nyumba initon kokonon abwati tuguk chechang abwati akoba kasarta nekikakito Kole kimache kechob huduma numba niton ko ki en yuton kokikanyanso bik chechang mising machame bik chechang baishoni kikanyoso bik chechang ngunon ki bik tuten kityyo chekikatiagak akoyan kochab huduma numba kobik alak kokikionate amune en bik chekikayesho kechob huduma initon koraa ko en iyeyuton kokit nenonchan kabwatutik koraa ko elekikimindo lainit yangiba kechobe huduma numba niton amun kikoi lainit mising ako kimiten betushek chekikakinde Kole kosire Chu komakechobe akoyai bik chechang Koba komin lainit akonam kochab en huduma namba initon kit en huduma initon koraa kokikakimwaa Kole kimuche kiyumchi tuguk tugul chebo kabchi huduma numba niton kiyumchi. Okotkit neibaru anan saishek ab imbarenik akot tuguk chechang cheimuche keyumchi amun okot kibandet inendet komakeibate en nout en huduma namba initon kitaret Baishonik chechang niton

En ko kit netesetai en ireyu kotestai kalasunaik chekelash kamuktaendet netoror mising amun en Yu agere bik chetiendos kotinchin kora kamuktaendet netoror ngunon ibaru niton kele tesetai tienwagik Iger niton chekelasu chehova netoror ngunon ibaru kele en yuton Kole tesetai tienwagik koraa chekelasu Jehova netororngunon ibaru kele en yuton kochame bichuton kanisa akosae ngunon tagu kele miten saet yuton akakilet ab gei Nebo logoiwek chemiach miten tuguk chechang chebaru tuguk Chemiten yuton amun okot Yun agere okot koraa kimuktaindet nekakinde yosta ngunon any kit neabwati koraa en ireyu koibu niton chamyet amun kakiyum bik cheterteren akinyo ketuiyo akobit kongalal komiachekitunbtwan ngunon en yuton kokachin bichuton konyo kongalal bichuton tugul akoyanchin akongalal kit neagenge akoet chamyet akoib niton chamiet akoik chamnyet niton